Chutok chu mi pikchaini ko mauwek. Mauwek chuto ko kigibangan eng oret ne kararan mising. Chotok che tagu kole mi ngomnatet ii pikchaini. Mauwek ii kocham keibe konyogealda eng komoswek cheterter. Imuch agot keib sang nebo emet anan keoldochi biik yae tumwek che terter.

En pichaini komii elekikisir kelee faiba, faiba kokonu ngalekab internet, ndaroo anee nii konyoo metinyun ngalekab internet nekakeyai konyumnyumit mising, amuun faiba kokonye konyumnyumit akoik haraka internet nengung yoon iboishen.

Eng pichaini komito chito neiyogi tukchi. Tuchutok kotogu kole chang mising. Bo komonut kerip tuga amun tuga kokonech cheko, kokonech cheko akamuch iald inyorchigei chepkondok.

Eng' pikchaini komi murenik somoku mito kora sikiriet nekiru eng' barabaret barabaranito kotoku kole barabaret neya mising' mureni chu komochei kotoret sikiriet nekakoru eng' ing'weny eng' barabaret makararan barabaret neu nito amun ngibun yo karobon komuch inyorchigei kaimutik chechang' mising'

Engpichaini komi kot netagu eng olelo kora komi mbarat nekikiker kokararanit mising. aAko mbaranitok igere ile kikimin tukuk akepangan eng lainda ne kararan mising. achame ane agera tuguk cheu chutok amun togu kokororon.

Eng pichaini komi kametishek oenyu chemito komarketani tukuk chebo java house, java house konayat mising eng mungareng'wai nebo aldaetab kawek. kale kitou mung'anotok eng kenyitab elipu agenge ak sogol tamanuk sogol ak sogol.

Eng pichaini komi piik che kiteping'wenso ako kiilach ng'oroik che nyalilen. Kora komito piik che pirei pichaishek, ako ipei vidioishe engyu. Tagu kole piichutok pirei pichaishek ko piik chebo media. Eng kokwenyo, yo kapwa piikab media kopwoni nyikopir piik vidio.

Tumwek chepitu eng kokwenyo ko che terter. Mi tumwek chebo lagok chekakisich komuch keba keboiboitu. Kora komi tumwek cheu chobo werik chekakiyatita, koba tumto, akomi akot chebo arusi. Tumwechotok kocham keboibochini eng oratinwek cheterter. Mito sait nemuch ketien, mito nemuch kedansan ako mito nemuch kesogorio eng kosarwek alak.

Eng emetab Kenya, ko chang neranik chematindoi boisionik ago sigopit keisto rarunekab boisionik en neranik ii ko magat kenet neratik choto kole macheikotochige kiy neu mungara anan agot kobatyige imbar asigopit konyorchige chepkondok.

Duket age tugul kobo komonut mising' eng' biikab emonoto amun duket kokonyei biik konyorchigei tukuk chemokchinigei ngo duketab ngoroik konyoru biik ngoroik chikailach ko ngo duket nebo omitwok cheterter konyorchinigei biik kwolchigei omitwok cheomei

Eng yutokyu komito piik chekitononio. Togu ichek kole lagokab sugul nebo university. Mi ichek kopirei video. Ng'omnotet nekatok engyu, ko tukchekiboishe kepirei videoinotok asikopit keker tuguk che terter.

Eng' pikchaini komito teset nekendeni tukuk chekiomishe kikimae kikombok ak saishek ak akot sopurionik ak flaskishek kiito kotoku kole bo plastic yo kichobei kiito kechopune chupoik cho kikweyotei chikakiwirta

Eng' pikchaini komi chito neikweriei baskilit baskilit kochomei biik chechang' kong'etkei biik cheoen akoi lakok chemengech lakok chichang' kwolchini sikikwach baskilishek kingobo tai akweriei ane baskilit ko ole kikasom chorwa nenyu baskilinyi ako kimilda baskilinoto akoi ni kotanetigei kora akweri baskilit

Eng' simoini kakibor eng' yu komito tukuk cheterter chekikiser mito ole kiser kele send money withdraw cash buy airtime mshwari lipa na mpesa ak my account toku kole tukuchu tugul ko tukuk chebo mpesa eng' ng'omnotet netokune yuto ikere ile yo imoche icheru robinik iwendi olomi agent akinde withdraw cash ngimoche akot iolchigei airtime ing' simeng'ung' iwendi kityo mpesa akinde buy airtime imoche ilipan tuguk cheterter komuch inde lipa na mpesa ak alak chichang'

Eng' pikchaini komi chito neikweriei karit akong'ololi eng' simoit yo ineti chito tukche kikweritoi karit ileini korok kometo ng'alekab keng'alal eng' simet yo kikweriei karit kora komakat kwo chichito sukulit nekineti tukchekikweritoi karit

Yo imoche inet chito tukche kicherundoi robinik eng' mpesa ileni kwo Kwa agent korok kochil ole kikiser kele sim tool eng' simenyi koro kwo ole kikiser kele safaricom kwo ole kikiser kele mpesa ako nyoru ole kikiser kele withdraw cash ko yoto anyun ndachil yoto kokochi from agent konde yoto akotestai konde tukuk chemokotin

Maranet nemito nguno ko maranet nebo kutiat, amun yo ropta mising engemet eng kasarta nitok. Maitu oleamenye ane marananatak amun amenye ole mito tulondok ara ngopwa beeko komanyakoruitos eng ole amite.

Eng' pikchaini komi chito nekiru eng' kitokit inendet komito kosomane laptopit bo komonut mising' isoman eng' laptopit amun iboru kole ingen ng'alekab muswong'natet ako ole wendi emet kowendi ng'alekab muswong'natet eng' keitugul.

Eng' yutokyu komi chito nemito kotoni laptopit akomi ole kikiser kele consideration to make when opening a bank account in Kenya nitokni komwoei kole tukuk chemakat inai yo imoche iyat accounit eng' benkit ake tugul eng' Kenya uu kele ineti biik tukchemakat konai sikobit koyait account

Eng' kerenyu ane ayonjinigei ak serikali akobo konunetab nyumba kumi amun bo komonut mising' komito chito netononjini nyumba kumi eng' kila pororiet bo komonut mising' inai chito nemenyei akinye amun taap imeny ak biko akot chechorik

Eng pikchaini komi chito ne kinam laptopit ii, ako laptop inito ko kiborwech ii, eng orit ne bo laptop ii, komito mapit, mapi noto kotindoi continents che terter, continent nekaroo ane ko nebo Africa.

Naker ane nitokni konyo metinyu ng'alekab ukimwi amun iboru akobo ng'alekab ukimwi ukimwi ko koroito netindoi biik chechang' eng' emetab Kenya koroito komakat iwe sipitali sikekonin kerchek chekitindoi komanamin korotwek alak cheterter

Eng' pikchaini komi biik cheterter bichuto chechang' kotindoi tukuk chekipire pikchaishek ak vidioishek toku kole bichutokchu ko wanahabari chemi koibei lokoiwek sikoi keyokto koba steshoning' ng'wai sikobit kenyoru lokoiwekab emet

Eng pichaini komi chito ne yoe pushups, pushups koba kamanut mising eng bortab chito amun ii konyei konyor kimnatet borta nebo barak nebo chito. Kora ko gonyei borta tugul ii kogararanit. Kora pushups kobo kamanut mising ii amun, konyei tigitik koyogegitun.

Polishek chebo oret kotindoi boishonik cheterter agenge eng' boishonik kwak kokotoret biik chetinyei kaimutik chebo borto ak akot lakok koba eng' oret komosta age amun lakok ak bichoto ko muuch komaingen kobun oranoto akomuch kokon nyosutietab oret

Bik chichang' ngonam chorindet kochorei simoitab kastomayat ko muuch kopir atkobar chichang' akot kepelei eng' toirinik lakini kit nemakat keyai ko chirindonoto ngenam komat kekur polishek konyikomut asikobit keyotyi kesit

Yo kanyoru ane robishek chu chebo arawet kocham ko kito netoreto apchei robinichoto kocham asere kii nekikure budget bagetinoto kotoreto mising' amun apcheichini robinikchu tukuk kong'etkei tukuk chebo komonut akoi tukuk chemabo komonut

Ane eng kila betut kocham ayoe kiy chekigure joking. Joking ko olekilapati mutio asikopit kochulak borta. Kora kocham ayoe tukun chekigure pushups, toreto sing kochulak borto eng pushupsmi

Ane kocham atinye panganetab omitwok nekisubi eng' konyu kito necham ayoe ane kocham asere kii nekikure timetable nebo kila betut neu jumatatu kemoi kochom keome ache kimiyet ak ng'wek ak pendo ko kwoek kasi kemoi kocham keome samakiat ak kimiyet kosomok kasi kocham keome michelek ak marakwek koang'wan kasi kocham keome chapatinik ak marakwek

Yo kang'et karon eng' kila betut kocham ayoe boishonik cheterter tai kocham asoe korok awe jikoni nyande beek maat chekiboishe kekee teta korok awe nyakei tanyata ndikakololio bechoto awekukei konyayoo chaik chebo biik chekitepsoti tugul eng' koot

Siamuch ayai boisionikyuk komie eng kaa, kocham angete ak achop amitwogche terter. Amitwogchoton ndaa ii kogonye bortonyu kogon kimnatet. Kimnatet ne gonyei ayai boisionik kyuk.

Tukuk checham keyoe ak chorondok chu asikobit mame chorwandinyu ko cham kepirchinigei simoit mising' akot ngomakipirchigei simoit kocham kerutochinigei kora ako cham kerutochini akot sikikcho asikobit kokimit chorwandinyo

Aletab karit kokonu kelchin cheterter eng' kapchi eng' tai ngitinye chi karing'ung' komenyoru kaimutyet age tugul iwendi wii mesome chi karit ako kora kumeimigei ibunoti karishekab biich kora ko kelchinet age ko yo imoche akot iip tukukuk komami chi nelechin meibe choto amun karit koneng'ung'

Tukukuk chachome ayai ane eng' saishek cho matinye boishonik chayoe kocham achome asomoni kitabushek chekikure novels ngumasoman kitabushechito awe arutochi chorondokchu cheterter anan kora achome mising' awendi konyapire berk

Tiyenwokik ak lelestab borto kotindoi boishonik cheterter agenge ko ityenwokik komuuch kokany chito kobaibait anan akot konet biik tukuk cheterter chebo kokwet anan akot kora komuuch kokany chito koyan kole kakome chito ako tatun kotokotuisot eng' betushiek alak kora lelestab borto kokonyei borto kokararanit

Ngomito kanyoindet ofisinyi akomi ak chito akonyi akoi komong' chichoto korok akwer kurket akatebe ngotos achut kongolecho achut awe kongolecho kutakany kutakany eng' sang' akoi kokuro

Pate konoretab chepkondok kotindoi boishonik alak chekonu Sacco Sacco kotindoi tukun chekikure dividends ndetar kenyit akokekonor robinik kuk eng' Sacco kokonin tukun chekikure anan ko robishek chekikure dividends kora ko Sacco kokonu loan ako ngokonin loan kotun iwekti chepkondok chemachang' kou chebo benkit ane achome mising' ng'alekab dividends amun ongen ale kila kenyit kukanyorchigei chepkondok chebuni sacco

Biik chichang' koiwei mising' kosom chepkondok benkishek anan ko Sacco amun ngisom chepkondok benkishek anan ko Sacco ko akoi tukun iwekte robinik chemi barak ara iwei biko mising' kowekta robinik alak chemi barak kora komuuch isom chepkondo choto akomeyae kiit nebo komonut itou ilipan robinik Puch

Kiit nekorom nebunei biik yo mochei kosom chepkondok chebo mung'aret anan ko chebo mbaret komuch komanyoru biik chetonchini chekikure guarantees ngomanyor bichoto komakikoini robinik kora ko muuch komatindoi kito neikoitoi neu lesenit neikoitoi sikobit kekoch chepkondochoto ngomatindoi biik chetononjini

Kit ne kararan agobo chutetab sacco, ko ingen ile ngichut sacco ko kila kenyit itinye rapinik che kikuren devidence che bwonei kila kenyit. Kora ingen ile tun itinye rapinik chetoretin ndeyositu amun konorun sacco rapinikuk komie.

Eng yutok yu ko mbaret. Mbaranitok ko kikimin tuguk cheterter. Ketit nogere anne konebo paipaiyat ago mi kora ketiik che kikokiegitu. Bo kamanut mising kemin ketiik amun ketiik koibu ropta. Kit ne mile biich en yu kotuguchu kikimin igere ile kikinde borowet.

Muswong'natet komuuch koip tukuk cheterter muuch koip tukuk chekororon anan ko cheyach muswong'natet kokonyei biik chechang' konyor boishonik chemuch koyoichigei eng' internet kora kokikokany akot muswong'natet kenai tukuk cheterter eng' komosta nebo tukuk cheyachen mising' eng' komosta nebo neranik ko inyoru ile eng' orit nebo internet ko muuch kocheny tukuk chemakororon cheu chebo phonograph

Yutokyu komi tingeshek terter, tingeshe chuto komito kokesisie, mito ne kesei ii akonde tinget ake minutik, abwati ale indeni tinganoto minutik chuto, sikobit koib tinget komosta age.

Eng pikchaini komito biik che chang. Alag ii ko kilach ingoroik chebo ureriet, age kokinam mpiret nebo valleyball. Tagu kole yutok yu komito ureriet. Urerionito komuch kobwa lagokab sugul ago kabwa konyokoturgei eng urerionito.

Cham kosib acheng'e ngoroik chwak chebo sugul kemoi ak ande ole kiteben. Korong ko sib ang'ete en karon ak ayochi chaik korong ang'et kolach ngoroik kolach, agochi chaik ak amut konyokolany karit ab sugul.

Kiatieme ane oolis eng' muswong'natetab kasari konyil chechang' kito nebo let oole ane eng' muswong'natet ko kii television ako kindait kokiyai komye ane eng' kerenyu akere ale bo komonut mising' muswong'natet akachome ane oolishe muswong'natetab kasari amun inyorchinigei kei tugul nemokchinigei

Ane ko kial kiit ne kikure dustpin, olecham awirchini chabukchu eng got, korok ndekanyi dustpin inoto aib anyun kebenet ne kyabal eng sang, ndait kebenonoto, ko ndekakochangit tuguchoto abel.

Mii tukuk chechang cheibu boryosiek eng korik. Kit netai neibu boryet ko yo maiyonigei piik akopendi san'g nebo katunishet. Kito age nemuch koip boryet ko ng'alekap simoit, neiyoru chito agenge kotooni simoit akomi age, komuch koip boryet mising.

Netai cham nganget karun, anyalal mat ak ande beek. Beechoto ko chekikee teta. Ndalalio beechoto inyagei teta ak anyo nyayo chaik ayochi biikab konyu. Korok anget biik kobwa konyo koe kakiboisie chaik, aip kikombok chekokiboisie ak inyaun. Ndarok auini tuguchoto ande amitwok chebo lanchi mat. Korok alabat imbar eng kasarta nenuach ak awegu gei konyakochi biiko lanchi.

Amuchi anyun abirchi simoit kastomayandenoto ak asom inendet nambait ab kipandenyin. Ye konon anyun amuch ogerchi account inyin shidaishek chetindoi yeityo anyun abirchi simoit kora asetenji PIN inyin ne mpya alenji kondechigen kowal PIN korong kotyem kocher chepkondok ngotko koger koyomotin rabinik che mi account inyin koyokto.